Olon moche chi kobal keringet ab bek ko Kararan koger kole kacheng oret ne kararan mising miten ortinwek konyil oeng Che kebolen bek miten keringet nebole bik koboisien ak mokomboik ak keromu ngungunyek noton komuch kichutunen rogook ak komiten nebole mashinit ne borbori ngwony mashinit niton kotindoi kit ne borboren ngwony ago moicheru ngungunyek olon bole kararan nekeborbori amun maimuch koib meosiek amun borbori keringet nekiten newendi ngwony ago mobolu ngungunyek ago mongu bek Che igoege ak keboisien en kasarta negoi ko Che kibolen rogook Che kakirat koimuch kongetyo en kasar age tugul ak koib meosiek

Bik oleo en emet nebo Kenya kosuldaen kabatisiet nebo minutik Che terter olon yoe boisionoto ko mokyingei tuguk Che isuldaen choton ko mashinisiek chebo moswoknatet ab kasari alak alak en mashinisiek Che ki mokyingei ko mashinit ne kiboisien en bitet ab minutik ak kora Imuch keboisien keriben mbaret kit age ne mokyingei kabatik asikobit kotesentai koruryo tugukwak ko mokyingei mashinisiek cheu terekta asi kosuldaen kabatisienywan choton ko Imuch kotes rurutik chebo mbar mokyingei kora tuguk cheu pumpisiek Che kiboisien kebiten minutik asi kotes rurutik en mbar

Emet nebo Kenya kotiengee icheket temishet nebo minutik cheterter asikobit konyorjigee bik omitwogik, mine bik en emetab Kenya minutik cheterter miten chemine chekioldo akomiten chemine chekiome kochuton tugul kokikotoret boishetab muswoknotet kosuldaen boishonikwak chebo kila betut noton ko muswoknotet neketekee en temishet ii konekiboishen moshinishek chebo kasari en kobotishet kimokchingee moshinishechutok asikisuldaen boishet en oretab nyumnyumindo ak chaktaet toreti noton kobotik koyai boishenywan komomiten koimutiet aketugul mokchingee kityok kotindo ngomnotet nekiboishoitoen muswoknotet.

En bik chechang cheisuldoen mungaroshek kobokomonut koker kole kongololchi kastumaekwak en lukait neboibojin icheket nyolu olon konyo kastumayat ketach inendet, ak yeitio keteben tuguk cheimuch komokchingee inendet yoe kounoton bik cheisuldoen mungaroshek cheterter missing' komungaroshek chon mengech chebo bik chon ilongu kee, choton kocheu chebo makaoshek olon konyo chito makawet ketoche inendet ak keteben angot komiten kit nemokyingee inendet en makawenoton ngot komiten omitwogik chekateb keibjin inendet konoton kooret netaa neimutu kastumaek en ngalekab mungaret.

En nganaset nebo Kericho konaat kemine chaik en imbarenik cheechen, miten imbarenik chebo chito ak komiten imbarenik chebo sirkalit nebo county nebo Kericho tugul komine bik chaik ako bik chebute kesire, komiten imbaret nenaat kekuren Finlays koyoton kokitam kosire bik en betushek chekibo tai kobut chaik, kobaten en inguni kokikoboishen icheket moshinishek kobut chaik, ingeboishen moshinishek kebut chaik kochokchin booshet noton nebo butetab chaik kobaten ibete bik boishonik amun tam kosire bik oleo en emet nebo Kenya chemotindo boishonik alak.

Kosipkee ak muswoknotet nekokotesak en konekit en emotinuek cheterter cheisuldoen konotishet kokokowal oletam keyoito boisionik muswoknotetab kasari, miten moshinishek cheketekee chekeboisien kosuldaen boisionik cheterter miten chekeboisien kebiten minutik che alak ko moshinishek chetirirentos en barak ko kipongoni olenyolu koyaita boishet moshinishechoto ak koraa komiten moshinishek chekeboisien kebishen, moshinishek chetirirentos en boishet nebo bishet ii kochokchin boishonoton en kasarta nenywach akobite imbarenik cheechen en sait nenywach.

Temik chemengechen en emet nebo Kenya kobune icheket koimutik chebo rabishek konyorjigee moshinishek cheketekee cheimuch koboishen en temishet, temik oleo chemengechen kotom komuch kwal moshinishek cheketekee amun miten oliet nebo moshinishek choton kinenyolu koyai temichu kokoruruikee en groupishek yeitio koyum rabishek ak kochengjikee moshinishek cheisuldoen boishenywan nebo temishet, angot koruruikee temik koyumi rabishek cheimuktechin icheket konyorjigee moshinishek cheketekee cheimuch koboishen kobite minutik anan en temishek ak koraa koboishen kokesen minutik.

Kapatik ole oo, kingo nai akopa poishetap muswoknotet ap kasari. Ko kikocham icheget noton ako kikonam kopaishen mosinisiek che kete gen en imbar. Imuch kora kepaishen mosinisiek che Kete gen en temishet i, ak kora anan kepaishen kekesen minutik. En apa kora ko mosinisiek che kete gen kepaishen ketere tiang'ik eng' imbar amun tirirendos mosinisiechoton. Ko olan miten tiang'ik che tot agot kong'em minutik en imbar ko tareti mosinisiechoton ko one amun kase kole mitei tiang'ik ako keren noton kotareti kops paishet nepa ng'emet ap minutik en imbarenik. Kararan noton amun tareti kapatik ole oo.

Olon osuldoen boishet nebo kobotishet ko otemindet nemingin komiten kerutik ak kewelutik kinatiem oboishen muswoknotetab kasari en imbarenyu, asi oboishen muswoknotetab kasari omokyinikee rabisiek chemiten barak osonyorjigee moshinishechoto konoton kewelutiet neo nekioboorionji en kasarta nekiomokyinikee moshinishek chebo muswoknotet, ak boishet ake nekewel kenyor moshinishekab muswoknotet ko anan komokyingee ribet neo kot missing' ok keboishen mwanik en moshinishechoto komiten barak olietab mwanik koyoe kokewelit missing' kit nekiamuch ayai kokioboishen kityok moshinishek en sait non komokyingee kityok.

En kosoruek chekibo tau kokibune koimutik kobotik en kasuldaet nebo kobotishenywan amun kiboishen komnotet neo en kobotishet kobaten kingoit muswoknotetab kasair kokikotoret icheket konyumnyumji boishet, boishen icheket muswoknotet en tuguk ole kou en inguni komakat en temik kosember icheket minutik cheu bandek kobaten miten keriche chekebiten bandek ii kobore timdo konoton kokikotoret kobos boishet nekoto kisemberi ok koraa komokochongoekitu siratik chon imuch kenyoru en imbarenik amun muswoknotet kokikoib ororutik cheimuch ketaren saratik.

En kasarwek Che kibo tai ko kinyoru kaimutik kabatik olon isuldoen kabatisienywan amun kimakobitunotin tuguk Che toreti icheget kosuldaen kabatisiet en oret ne noton kobaten en betusiek Che kimiten en nguni ko kindo mising ngalekab moswoknatet kiboisien moswoknatet konyumnyum boisionik chebo kabatisiet mising yon koto kiteme mbaret ko miten ortinwek alak Che Imuch keboisien ak oloon kotokisemberi kora minutik keboisien kerichek choton ko ki komugak amun moswoknatet ki kotoret kobos boisietab kimnatet nekoto kiboisien ago kora ki kobos saratik en mbarenik amun miten arorutik chegonu icheget

En betushek chekimiten en inguni kokikondo missing' boishet ii nebo moshinishek en imbarenik, moshinishek kosuldoen boishet neo kot missing' nesire non koyoyoe bij kou en imbarenik chebo miwek ii kotam koyoe boishonik bik en kasarta nekoi, kobaten ondoyon miten moshinishek cheu bij en inbarenichuton ii kotoreti kochokchi boishet, alak en boisionik cheimuch kosuldaen moshinishek en imbarenikab miwek ii koimuch koswach miwek en imbaret neo en kasarta nekiten yeitio koraa konde karit neibe moshinishechoton ak koraa kostoen anan kobal saratik chon mokimokyingee ak komurmuri koraa.

Asikosuldaen kobotik boishenywan nebo kobotishet ko miten tukuk chetoreti ichek kosuldaen boishoni choton, moshinishek kotoreti konyumnyum boishet non kotoyoe biik en kasarta nekoi, moshinishek en abakora keboishen en mbarenik che echen kokes minutik amun mamuch keboishen biik amun ibee kasarta nekoi ak koyoe mutio ak ko maimuch kora koyai ko kararanit kou yoon kotoyoe mashinishek, amune neo sikeboishen en kesisiet en imbarenik che echen ko sikochokyi boishet en kasarta nenwachak kora kobos rabishek chekoto kiboishen ndo yoon kakisir biik.

Kabatik oleo en betusiek Che kimiten en nguni kosuldaen icheget kabatisienywan en oret nebo nyumnyumindo mising ko temik chon isuldaen boisiet nebo kobai kiagik boisien icheget moswoknatet nebo kasari mising en ripsenywa nebo kiagik Imuch ko en kasarta non moche kori teta ko chengchin icheget keswek chebo selele chebo tuga chebo kasari ko noton koyoe kei moek Che kimen ako Che konu chego chechang boisiet age ko nebo boisiet nebo mashinisiek en baetab kiagik miten mashinisiek Che boisien bik kogeen chego choton kochokyin boisiet en temik Che isuldoen baetab kiagik en chongindo

En kapatik che isuldaen kapatishet nepo mbarenik che echen ko kikotai oratunwek che tareti icheget koyai poishet eng' oret nepo chakchinet. Poishen temiik mosinisiek eng' minseet amun mbarenik che echen ko maimuch koyai piik amu ipe kasarta ne koi keyai kou notok. Noton amune ne kikoyai temiik chr teme mbarenik che echen kopaishen mosinisiek eng' minset. Amune age kora ko isuldaen mosinisiek minset en oret ne kararan missing' ako wendi lain poishet ne kayai mosinisiek. Mine komye tuguuk mosinisiek ak kepaishen kora kotup tuguuk che kakimin. Tareti mosinisiek ko chakchi poishet nepo minset.

Asikopit kosuldaen serkalitap Kenya poishonikchik che terter koitchi piik ap Kenya ko makchingei icheget rapishek che yaen poishonotok. Rapishek ko miten ortunwek che ter ter cjhe nyorunen serkali . Imuch konyor kopun lipanetbap aisurushek i, kopun piik ap emet ak aisurushek chon kinyoru en mung'aroshek che terter chepo kampunishek che miten en emani. Olan kakenyor rapishechoton kopaishen serkalit kosuldaen poishet nepo tekset ap ortinwek chepo sirklai. Makchingei piik ortinwek che kararan che imandaen icheget rurutikwak ak kopune kora olan yae poishonikwak che terter che imuch komitei tapanut ap kapatishet.

Olon kichopchin kiagik amitwogik ko ki en tai koyoe bik boisionoto kotom koit moswoknatetab kasari kotom koit moswoknatet ab kasari ne ketegei koib boisionik Che terter Che toreti kabatik kosuldaen baetab kiagik en oret ne nyolu olon kimoche kechopchin kiagik amitwogik komiten mashinisiek Che toretech kisuldaen boisionoto miten mashinisiek Che kengoen marurek ak mobek ak mashinisiek chuto kongoe amitwogichuto bo tuga Che Imuch keboisien kingolchin tuga ak tuguk Cheu chumbik ko kotoret niton kabatik mising mau chekibo kotom koit moswoknatetab kasari ne ketegei ki kotes rurutik ak konyorunen kelchin

Kasarwek Che kimiten en nguni ko ko kondo mising boisiet ab moswoknatet en kasuldaet nebo temisiet en betusiechu chang oratinwek ab moswoknatet Che keboisien en temisiet kongeten kasarta non kimine minutik agoi kasarta ne bo kesisiet ko ki kotoret konyumnyum boisiet moswoknatet ab kasari en kasarta non kiminse komiten mashinisiek Che yoe boisiet en oret nebo chokyinet choton ko Che Imuch keminen minutik cheu nganuk anan ko bandek en mbarenik Che echen ko miten mashinisiek Che keboisien moswoknatet age non kiboisien en bitet nebo minutik en mbarenik miten kerichek Che keboisien keboren choton tuguk Che manyolunotin en mbarenik anan timdo

En kasarwek Che kimiten en nguni ko kindo mising boisionik chebo moswoknatet en kabatisiet anan temisiet miten mashinisiek Che toretech kisuldaen boisionik Che terter kou en kasarta non kiteme mbarenik komiten terrktaisiek Che ketegei Che toreti koteme mbarenik yoe boisiet ne kararan terrktaisiek choton en kasarta ne nwach ago teme Ole oo ne mamuche bik koyai en kasarta ne nwach mashinisiek alak Cheu terirendos keboisien kebite minutik Che miten en mbarenik ak kora keriben minutik en mbar asikomangem tiongik chon Imuch kongem minutik en mbar ki konyumnyum boisiet mising mashinisiek Che ketegei en temisiet

Eng kabatisyet betushechu komakerke ak betushek chikibo tai , betushek chekimiten eng inguni kokokondo mising boisyetab muswoknotet nebo kasari eng kasuldaetab boisyonik cheterter eng imbarenikyok ,boisyen bik muswoknotetab kasari eng temisyet eng imbarenik cheechen mashinishek chekiboisyen eng imbarenik chu kosuldoen boisyet non kamatayae kiboitinik chekakisir ,yae boisyet neo mashinit eng kasarta nenwach kosir non katayae kiboitinik, kikotoret muswoknotetab kasari Kobos alyetab kiboitinik ,non katakisire bik chechang keboisyen mashinishek asikobit koyai boisyoniton ko noton kikotoret kabatisyet Kobos rapishek chikata kilipanen kiboitinik.

En betusiek Che kimiten en nguni ko ki boisien kabatik en mbarenikwak mashinisiek Che kinogen bek minutik en betusiek Che kibo tai ko kiboisien mpirok Che tindoi kongik Che kikirut en kanagetab bek koityi minutik kobaten en betusiechu bo kasari ko kikoit mashinisiek Che kinogen bek minutik miten mashinit ne biru bek kongeten Ole ngeten Imuch ko ainet Anan ko keringet ab bek yeityo kotokyi mbarenik Che kimoche kibis kiboisien paipusiek asikobit kobis minutik agenge en agenge kiitoi paipusiek choton koityi Ole miten minutik asikobit kobis agenge en agenge en kila

Kapatik aloo en komasta ne apunu anan korenyon kotakopaishen icheget ortinwek che kipa tai en minseet en olitan. Kisire piik koyai poishet nepo ketem mbatret ak kemin. Ko amune moton ne kikokoyai ko toma koleta ge poishet ap mosinisiek, ko takomitei ng'wany piik eng' poishonik chepo kapatishet. Ma imuchigei icheget kowal mosinisiek che kipaishe eng' minset. Ako kora ko mengechen mbarenik en olitan. Nan imuchi kotyo keyaen keut noton ko amune ne kikoyai kapatiik ole ko toma koal mosinisiek che kiminsen . Ak kora, ko kiit age si ko toma koleta gei poishet ap mosinisiek che kiminse ko ole kitepta imbarenik. Kiipur kotepi korekta imbaret.

Kabatik oleo eng betushek chepo kasari koboisyen mashinishek eng imbarenik kwak asikobit kosuldoen boisyenywan nebo kabatisyet eng chokyinet ,kit nekikotai kabatik eleo koboisyen mashinishek cheu bik, koyae boisyet mashinishek choton ako mangetos kou bik , mashinishek keboisyen eng kasarwek tukul Manu chito ne anan komiten betut neimuch kotelel eng boisyet , kikotoret mashinishek kosuldoen boisyet nebo temisyet eng oret nebo nyumnyumindo amun mashinishek koyae boisyet neo eng kasarta nekiten ako mamiten barak mising alyenyin ingekerchin ak non kisire chito.

Asi kobit kosuldaen kabatik boisienywan nebo kabatisiet en oret nebo chaktaet ko nyolu kotindoi icheget mashinisiek Che yoe boisiet en oret nebo chokyinet asi koyaak boisiet ko miten boisionik Che nyolu ketoi en emet nebo Kenya Che ayani ale wole temisiet en kenyisiek chebwone choton ko tuguk cheu chebo kebosyi kabatik alyet nebo mashinisiek chebo tuguk Che kisuldaen cheu chebo temisiet ak kesisiet angeregunen alyet nebo mashinisiek koityin kabatik ago koityi kabatik ak koalchigei si koboisien en kabatisienywan boisiet ko nebo keger kele katoi emetab Kenya koalchi kabatik mashinisiek en kirupisiek ko Imuch koyai kabatik kabatisiet en karuruget ab ge ako kararan noton

Olon isuldoen kabatik boisienywan nebo temisiet ko miten kewelutik chebune icheget Che alak en choton ko matindoi rabisiek Che yome konamen boisiet nebo kabatisiet anan kobaraiten boisiet ab kabatisiet en icheget Che Tam kotesentai oret ne kararan ne apangoni asi anamen lain en kewelutik temisiet chebwone en tai yon ko acheng rabisiek Che yomotin asi abarait kobotisienyun ak yeityo kora ager ale kachengchigei mashinisiek chebo kabatisiet asi kabatisiet en kororinindo mising ak kora ko nyolu ager ale kochengchijigei keswek Che kororon Che amine choton ko Imuch kotes rurutik en mbarenyun ak kora ko nyolu yachi boisiet age tugul ne kararan minutik asikobit anyorunen rurutik

Olon asuldaen boisienyun nebo kabatisiet komiten kewelutik Che abune en atkai tugul choton ko cheu rorunetab tuguk chon toreton asuldaen kobotisienyun choton Che Imuch kororwon ko tuguk cheu rabisiek Che aboroiten kabatisiet alak ko Cheu katoldoleywek chon aboisien ak mashinisiek Che asuldaen boisiet en tai yon kibendi apongoni anam lain en kewelutik ab temisiet Che bwone en tai yon achengchinigei mashinisiek Che toreton asuldaen boisiet nebo kabatisiet en chokyinet ak kora acheng mbarenik choton che echen Che toreton asuldaen boisienyun en kararanindo ak kora acheng keswek ak katoldoleywek Che yome kotoreton noton asuldaen kabatisienyun

En boisiet nebo kabatisiet nebo minutik Che terter Che kisuldaen en mbarenikyok kemokyinige keswek Che terter minutik abakora kotindoi tenderek Che kiboisien en minset mising ko olon kakimin minutik cheu ketik ak alak chon tindoi tenderek komiten oratinwek chebo gaa Che keboisien kegonoren tenderechoton nyolu en kabatindet kotoi kit neu kot ne konoren tenderek asi komo bir Ropta anan asista tenderek ko cheu chebo logoek Che avacado komuch kekonor en Ole Kararan asi en kasarta non kimoche kemin komiten ko kororon cheu chebo ketik koimuch kinde tabut en goo asikobit komotiny bek

Bik cheterter ko miten oleyoito boisyonik kwak mising ko olon chenge chito amitwokik, koterter olechengdoi pichoton, bik eleo kochame amitwokik chekonoratin kosir chon kakibute ,ibwate kole chon kakibute komakararan eng amamet amun imuch kotakotindo kerichek kobaten alak kokaikae choton chekonorotin amun mwae icheket kole kongyatin anan karoron eng amet , miten ortinwek cheimuche keger kele kakikonor amitwokik, mising ko cheu bandek olon kakibute bandek , miten korik chekekonoren chekekuren chakosyek ko choton ko kaikai bik konyokoib chon kakekonor eng chako kosir chon kakibute, tindoi amuneisyek bik cheterter asikoyai kouniton.

Bik oleo en emetab Kenya kosuldaen icheget boisionik chebo eut chebo eut asikobit konyorchigei kelchin nebo rabisiek amune nekikoyai bik koyoe boisionik chuton bo eut ko amun rarunotin boroinwek chebo boisionik en emet nebo Kenya boisionik chebo eut Che Imuch koyoe bik ko cheu mbar alak ko chebo tekset olon komiten chito koyoe boisiet ab mbar ko nyolu koger kole kailach inendet ngoroik Che terei en tuguuk cheu buiywet ak murindo choton ko kologutik cheribe borwekyok nyolu kora yon kakisuldaen boisiet neu nebo kebisyen ko nyolu kilach ngoroik Che maimuch kochut kerichek ak keger kele kakilach kitambaet non kitugen serut asi mochutech kerichek ak kemokyinige kora tuguk Che kilokyin eunek

Chi age tugul ko mogen kii kit neten kiloisiek chebo bortanyin miten kiloisiek Che nyolu komakiregunen olon kimoche kenai angot ko kochome borwekyok anan angot komiten komie miten boisionik Che angisuldaen ko Imuch koboswech kiloisiek en borto ak komiten kora amitwogik Che angiam kotese kiloisiek en borto oloon keam chito amitwogik choton Cheu banyek ameyoe boisiet ko Imuch kotesak kiloisiek en bortangung ando yon koger ale kabosok kiloisiek en bortanyun ko Imuch komiten tuguk Che koayai Imuch ayoe boisiet mising amo amisiei ko noton koyoe kwo ngwony kiloisiek chechuget ak anoe angot komiten bortanyun en chameetapgei asi aribge en nyigisindap kiloisiek ko nyolu aamis komie asi kotesak kiloisiek kyuk

En sobenyon ko nyolu keger kele kakiam amitwogik Che maimuch koibwech ngemisiet en borwekyok boisiet nebo keluu chego ko Kararan angiyoo chego kotomo keluu amun chego Che kakigee ko menoe ile kokaam amitwogik achon teta ago tindoi kutik Che terter ko nyolu keger kele kakiyoo asikobit kobar kutik Che miten en chego angot keyee chego chema kiyoo kechengchinige mianwogik Che Imuch borwekyok en betusiek ko nyolu koger chi kole kaiyo chego asikobit kotoret kebos mianwogik Che Imuch konamech oloon kakiye chego Che ma kiyoo kitoreti kebos mianwogik chebo chego olon kakiyoo chego asi keboisien

Emetab kenya konaat mising en boishonik Chebo ng'waek en ng'weny komugul. Kikonaak emeta kenya amun en kosarwek chechang olon kirwaei kobunu emetab kenya ruoik cheibu kabelishet. Ak biik chebo emoni kotindoi kayanet neo kole bo komonut ng'aek eng porwekchok. Nyolu keker kele kakirwai asipit kepos mwanik chemiten en porwekchok. Ko ilon kakepos mwanik ko kakipos kora mianwek chon imuch kobit olon makiyai anan olon makirwai. Kotoreti kopir mwaniken porymta akopos kiloinik eng porwekchok. Noton kotoreti kora asi kokirinda mianwagik che imuch konamech ak kikinech chametapkei nebo porta.

En komoswek cheo mat konyolu kotoi ortinwek che toreti icheket kipos mat en korikwai. Miten tukuk chetireti koip koristo nekararan en koo. Choton ko kipirpirishek chekindoi koot barak. ana komista agetugul en koot asikoip koristo en kasarta no oo mat en ko. Kipiroirishek, kotoreti koip koristo nekararan yon imakchinigei en kapuset. Ngiet mat koimuch koip chepo kapuset misin ko en chito ne tindoi tabut nebo kapuset kosupkei ak mianwogik cheu chon bo astma. Toreti kioirpirishek chutok koip koristo ne kararan en koo. Neimuch kotoret chito netindoi tabutab kapuset. Ng'onyo koristo nekararan ko toreti chichoton konyor koristo nekararan nebo kapuset.

Bik oleo koto koboisien icheget kwenik olon choben amitwogik kwenik kotindoi kewelutik chechiget Imuch ko kwenik Che terter koter Ole loldoi kwenik kaimutyetnywan agenge neo ko iyendos kot mising ako Imuch koyai kogoryo konyek kwenik Che twonen mising ko Che ibu iyet en go ak nyolu en kasarta non kichobe amitwogik keger kele ko ki boisien kwenik Che yomyotin Che maiyendos mising ako nyolu kora keger kele kasarta non kichope amitwogik komat koyonji iyet amitwogik choton tor komorektoi kyam ngemutik Alak chebo iyet ko Imuch koyai konyek ko koryo Amata kosweita

Biik oleo en emetab kenya kotokioboisien icheket ii kwenik en chobetab amitwogik amunee neyoe biik koyai kou noton ko imuch komoityin alyet nebo tuguk alak chekichoben amitwogik ii cheu gasisiek anan ko makaa, angeboisien kwenik en chobetab amitwogik ko kaking'em kora osnosiek amun kwenik keibunen osnet akilule ketik, angeboisien kwenik kora ko woo iyet necheru kwenik missing ak olon kokikul iyet ii kotot koyaech kelolien, ako kora iyet ii ko imuch kosal kot ako kora kochom ingoroik, ak kit ake neya akopo iyet koimuch koyai konyek kokorio nyolu keyai boisiet agetugul keker kele kokibos iyet.

Eng kenyitab elipushek aeng ak tibtem ko kikait emani mnyando nekorom nebo koristab Tama ak sokol ,nekikikuren corona eng kasaratan ko kikakon serikalit arorutik chenyalu koyai bik asikoribke komanan mnyaniton alak eng arorutik choton ko cheki kakon serikali kokole

En kasarta nekikait emoni miando nebo koron a ko kimiten arorutik Che kigokon serkali Che kinyolu kisib mising ko asikobit keribge komanamech mianito ki alak en arorutik ko ki nyolu en bik koger kole kaiun eunekwak koboisien bek choton Che rwoe ak sabunit ki nyolu kora koger kole maigat icheget bik asimainamda ge mianaton bo korona kiib kora serkali kerichek Che kikiunen eut en kasaraton Che kiguren sanitaisa kerichek choton ko kikiunen eut asikobit kobar simdo anan kutik Che imuch koibu miandap korona kitoret mising en oleo kerichek choton asikobit komainamda ge bik mianaton kikiunen eut ako ki monyoluu igat chi